Nĩ andũ a nyũmba na araata mokĩte hamwe makenanĩre nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahanĩkĩte mĩtũrĩre-inĩ yao. Marĩe wega mũthenya ũcio macoke manyue soda ĩĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkenerera ũhoro ũcio ũtũĩkĩte wa kũhanĩka mũthenya ũcio mareka thigũkũ ĩyo.

Mĩtĩ ĩno ya thaara ĩkũhandwo nĩ ĩhotaga kũruta thaara mwega mũno, ũtakoragwa na rwamba, koguo mũrĩmi nĩ ahotaga gũtuĩra atakagiyo nĩguo. Na arabu nĩ ũhotaga gũkorwo ũgĩtherema na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno ũkahota kũihũra handũ ũkarehe maciaro mega.